Awendi sipitali en mara konyil akenge en kenyit kotieng'e mara yan kamian kityok anan komaran yan ibochekeni kee.

Indoker pichait neunii kobwotwon kemanda sweitai, Kou ngunon en pichainii okeree chumbek chekorutejii emet ab Africa konyokosweitat, nemising okeree olee kabakoruteji emetab masaek, akeree kobir pichait i ak masaek.

Bo komnut ee nambaitab legutab simoit ii amun kilibonisien inkiwe tuket ingunon ial kii agetugul nekemoche iyoktoi rabisiekuk kobun yoton.

Milebiik korik chekororon chebo korobaa miten karishek chabangan lain, miten mauek chekakitil kobaa lain kokararanekitun kabisa.

En korenyon keboishen kibabook chebo mwaita anan kochon kokeboishen kicherunen molasses keminjin mauwek akebangan kobalain kabisa ako kosipkee, kosipkee kounonitok